Reading in English a sentence tats written here.

how do you store your harvested food/

How do i direct farmers to collect unbroken eggs from the chicken?

wrong language